Agombo chako ohala ma mauso mauso gik maneno kanyogo mondo ayud pesa. Be anyalo loso gi anyalo loso chiemo maji chamo gi juice ma jii madho.

Mago olemo miluongo ni maembe . Gimit ahinya to jii ohero chamogi kaka olemo to be inyal tim kodgi ohala mondo gikel mwandu kaka

Chiemo ni, iluonge ni ring'o, ring'o mosetedi. Mondo okete maber mondo kik okethre, ikete e fridge kuma dhi bedo gi ng'ich, ma dhi rite mondo kik okethre, kata ka kinyne.

Chiemo ni inyalose e yore mang'eny, lakini yo ma anyalo wacho ni inyalose go, ikawo sufria mani imach iketo mo. Ing'ado kitungu e iye, to ka mo gi tungu osebdo mo ma osechako chiek kama, ing'ado kitungu to imedo kitungu iketo kitungu ei sufria no. To koro samapod kitungu gi tomato pod ntie e mach pod pok ochiek, ipogo rechni kendo ikawo chumbi ikete i tomato gi kitungu no. Kosechiek ma to idhineno nyanya osetore, ikawo rech to iolo e iye kanyo. Kise kanyo alaf ikawo pi be imede wiye. To ka ntie gik moko minyalo medo, lakini mago masewachogo kende ema dwarore olos chiemo ni.

Mae en o afwato to en olemo michamo michamo to joo aluora nigi nengo kode nkech nyal tii kode kaka chiemo michamo koso ii inyal pidhe kong'eny mond otim gokode ohala mondo oyud pesa mondo okel dongrwuok ne aluo.

Magi iluonge n iluongo negi ni machungwa. Machungwa ah jii chamogi kaka chiemo, to oh gi ii l konyo dend, alafu be ii inyal tij kodgi kaka mondo timo oala, mondo gikel mwandu ne ne jok mausogi, eh.

Inyal ritgi ikawgi iketogi e i pi mondo kik gikethre to be inyalo kawogi iketgi e i frij kuma nitie ng'ich manyalo ritogi mondo gichop kiny.

Inyal timkodgi ohala, inyal chokgi otergi chiro mondo ousgi olos ohala. Be inyal chamgi nikech gin gi ber e dendwa. To kose usgi, pesa no inyal tigodo e dondruok. Ma.

Ikawe to ikete e fridge kuma o ntie ng'ich mar marite mondo kik okethre, mondo o obed ndalo mang'eny ka pod onyalo chamore.

Ntiere bando makende ma i ikao titwoyo, kosetwo ikawe ikete mach ii iriu mana gi moo moro matin, to kosekete mach, liet cha dhi miogi gibedo kamano koso gimuoch kamano. Kise.

Tijni ober kech iliewo nyithi skul mapod dongo e, mapod dongo mondo giti matek e somogi. And kuom nyiewogi gik machal kamago konyogi e yore mang'eny moting'o somo kata tijgi mar maluoro somo.

Mae en olemo mi ichamo kaka chiemo to be inyal ti kode e ohala, eloso mwandu, kaka ikawogi ipidhogi mang'eny. Titerogi e chiro to iusogi to ji nyiewogi to gikelo mwandu. Togikonyo alwora e dongruok kuom mwandu ma ji yudo kuom uso gi.

Ageng'o ketho seche ka seche, inyalo timo tich, tich ma matiye kantie tich moro minyalotimo e puodho. Koso inyalo konyo ng'at madwaro kony mondo kik keth seche. E konyo ji mondo kik keth seche konyogi mondo gin be chieng' ma ang'nibede kumoramora marach, gin be ginyalo biro konyi gi weche.

Mae iluonge ni ndiga, ndiga inyaltigo e wuoth e yore mar wuoth. Nyalo konyi wuok kumorachiel tichop kumorachiel, to iriembe kitiyogi tiendi to ka maki ka lweti omako malo kanyo. To onyalo konyi chopo kuma gari ok nyal chope, koso inyal ti kode mana kidwa dhi wuoth moro machiegni. Lakini okonyal wuothe wuoth moko madhi kumoko mabor nikech inyalo ol piyo.

Mae iluongo ni bas, ti itiyokode e wuoth mondo iya kumorachiel tichop kumorachiel piyo. To gin bas machal kamae ng'eny kabisa en Nairobi, kumajitiye kodgi to ichulo pesa toteri kumoramora midwaro piyo ka.

Ang'na dhi kuma anyiewe, kuma anyiewe to ang' nawuo gi ng'ama nousona niya gimousonani ousona gi bei ma malo ahinya mokodwarore. Ogona bei diriyo, to wang' nwawuo kode wachop e yie achiel mondo odwokna pesa na nus kech ousna gi pesa gi bei man malo kabisa.

Mae ichame kaka ichamo machungwa. Ipoke apoka, kisepoke, to ipoge to ichame kaka en no. Onge tiende goye e lo kendo.

Mae en olemo miluongo ni ofuoto. To ichame, ichame ka chiemo to ji chame. Ing'ade ipoge matindo matindo kendo ichame kaka chiemo.